Ee kesipa naa ajo ore eneiko olairemoni naaji, ira olairemoni pee etaa taa kesha ashu, etaa kebau erishata, nijo pee iteru asha naa, keetae oshi ilbulabol lisuj pee iyiolou ajo, etaa naa kesha amu, ore entoki nabo Ore duo oshi tiapa naa ingas duo oltungani .kingoru duo apa nkatampo tiapa amu, pee ilo naaji matejo naaji iboitare, iltunganak apa inapa toiwuo ekitampo. intoiweuo iyiolou ajo ore oshi ele apa oje naa keetae oladalu neetae. naa erishata enkolong' ina. neetae duo Nena rishat akeyie naaji ore taa ele apa liopishana olenkijiape. ore ele apa, naa olapa le nchan. neeku naa ore oshi, duo ing'or ninche naa kiteru ajo ore ele apa na kikaja kesha. neeku ore oshi Ina kata kiteru ajo kidimayu nee. osiligi duo oshi epik pookin aajo idimiayu neesa. neeku ore duo Nena rishat kiteru ilaremok aajo ore ele apa liopishana matejo olapa lioudo mpaka olapa liopishana tidie kiteru iltinkai aapuonu aturisho.

Ee ore nai retenj naidim atipika paibooyo kuna asarani nayau olaingangi na enkibelekenyata oloingangi na ore entomi naidim nanu atejo kangas aaku kaun irkirk amu ore ake piun irkiek na ore oshi oelotu erishata osiwuo na kibooyo lolokieka pemeinyal enchan ashu peminyal endaa ino neaku ore nai paun irkirm sapukin neaku kitid naa amu kelotu osiwuo nitiid ore oloingangi na imaniniki nai elotu enchan ashu maita nai tenioej intakitakani na keyau asara amu ore pipej naduo takitakani ninyel oloingangi na ore pipej naduo takitakani neyau enaduo puruo pookim nidim atepejoi enkop neaku keyieu nai nitengeni ltunganak ajoki ore ake pipej ntakitakani lasima pitur engumoto pemeinyel oloingangi neaku nai nona baa aidim aitengena oltungani peyiolou enkibelekenyata oloingangi peyiolou enainyal oloingangi

Ee ore naaji nanu edaa, naidim naaji aiboi, nidim naaji, naidimi naaji olameyu, teniun naaji edaa, amu ikumok naaji idaikin naa ore taa olairemoni, naa kidim naaji enoshi kata iteretane, naaji ijito ore naaji irishat ele amayu naa kejo naaji aat, aadol penyo. ore naa amu keji naa ore ena rishata, ore iltunganak liapa keyiolo ajo ore ena rishata naa kejo amuno amu metii naa nyoo, metii enchan. neeku ore naa enkoitoi naidimie aitumia tine naa keji, ee kaidim naaji atuuno ilpaek iyekai, naaje ene rishata amu ore pee ebaya olapa oje, naa kikaja metii enchan. naa ore tenewuk enchan netii. namir edaai. teneitu napik edaai olkompe pee aikaja. pee atum entoki nikinyia oonkera. netumi edaa nanya olosho akeyie. aiko nejia. neeku ore entoki naidim atejo kidim oltungani atuuno entoki naijo irpaek, nipik entoki naijo store neeku ore peetae oladuo puya nepiki, mpoosho nenyae nepuoi dukuya .neku Ina toki naaji entoki naidim atejo. ore mpoosho olpaek naa .ore enkae tok

Ekesipa naa Ajo ore tidialo enkop Ang eketae enkoitoi nasujitai pee eborie naa ena dungoto entim amu kesipa Ajo etaa iltung'ana loorita entimi nitau iltarakua amu ore taa naaji pee etae eloshi tarakua oikariekie engang naa ntimi oshi eitawunyieki nena tarakwa neeku tenidol engag natii emwatata naijio enoo iltarakwa yaani pooki toki akeyie naijio enoo iltarakua tayiolo Ajo entim etaraki tine neeku ena naaji ore enkoitoi nadolita epikitae sirkali etaa apa kepikita sirkali njere eketae iltung'ana laa kepiki ore iyie ekipiki naitumia enkitanyanyukoto kapiki najii nanu emurua naje najokini entasheki enamurua amu keeku ore egari nailepua tene naa eyiolo ake Ajo entim eloito neeku najii eyie olaitashekinoni ashu eyaku security oitasheki ena tim pee mitoki iltung'ana adung nilikii iltung'ana odungito enkeek neeku naaaji ore pee eitumiai ena netaa keetae oltung'ani oitasheki enewueji elo Kijiji kidim najii atoshoki sirkali esimu ajoki entanyu egari naaje amu edipa ayimu ewueji nejee neeku etipika sirkali eresheta orita entimi ore sii aitoki etaa keunitoi irkeek ore peuni irkeek niborie enaduo nyamali edungoto

Ee kaidim nai atejo ore eiahoi kiti kidim ataas enasia ormanyara amu keasisho nai tesiai naipirta ormanyara tenkaraki keyiolo enasia amu kisumate enkumoi enye neaku ore eimu enakisuma meeta olemeyiolo ajo kesidai tenikintobir ele manyara neaku ore nai piata ntumoritin na kelelek intengen oleng kelelek enkisuma enye alang ntoiwuo neaku ore nai pindim atoosho entumo niliki ena wena wena na ninche ifaa pesuji na kelelek esiai enye amu ore enkumoi enye na keyiolo aisumata neaku enijoki ena taa kisujita Kira elelero na ena kipuo aas kira tormareita ashu to kangitie naa kelelek inasujata naa inaimie na ninye esuji neaku kaidim nanu atejo ore elelero tesiaia naipirta ormanyara na kifaa peitengeni amu ninche aidim atejo kidim ainyala nidim aitobira esiai ornyanyara oleng alang ltunganak sapukin.

Ore nai enkibelekenyata oloingangi nidim nai ataa kinyala oloingangi matejo egirai aunisho egirai akesisho tonkoitoi kumok oleng amu ore enkitanyanyuko edukuya na kaidim atejo ore nai enoshikata eshaita nakidim ayau enyamali egirai aunisho nidim ayau enyamali aa enkesare etiiki amu kidim naininyalbendaa nesha ninyel irpaek matejo nejing enkare laduo paek matejo kinepua ituntoip nifol ajo kinyala enaduo shani neaku kiko aja kibidi pingasa aitoosho enkolong na keaku kinayala ake neaku ore naa nidipa naibataa kinyalita i akata ore si metii iba kidimi ataa keetae eniare ore enkijape enoshi kata ituuno endaa ino neaku enkikesare iasita na ore endaa nijo nkwashen na kear enkijape pii na ina pidolita ajo keetae olchanu lenkijape akinyel nai ntokitin neaku nona baa nanu adolita ajo kidim ainyala

Kesipa naa ajo ore naaji enkirowuaj sapuk, ashu enkolong' sapuk tiatua naaji, tialo naaji edaa. naa kidim ayau enyamali too nkoitoi kuumok oleng amu, imaniki naaji ira olairemoni, naai oogira any edaa. enye ashu ituuno naaji edaa ino neeku keeta entoki nigira areshu neeku, ore naa naji ira iyie olairemoni iyiolo ajo keeta entoki niresshito naa ekeidim naa naji Ina daa, ekid enkolong' ayaki enyamali amu imaniki Miata enkare naitosha. naa ore naa metii enkare iyiolo ajo, metii naa nyoo. meeta Ina daa ino, ashu meisho naa Ina daino keee enkolong' nemeeta enkare naitoshea. mawaita sii tenkitanyaanyukoto inkishu nonok inoshi kata. meeta eninko tenijo kepiru nkishu tenijo meeta enkare ashu teneeku kepuo ake aasa. nemeeta enkare. idol ajo enyamali sapuk Ina mishukoki iyie oltungani openy. neeku ore entoki natii naa ee ore enkolong' naa kidim ayau enyamali amu mikintoki aisho edaa metasapuka edaa. kidim naa naji atapejo. olchampa. neeeku mitoki aisho aitobir. nidim ataa keerita pooki wueji amu ore pee esapuku naa keeku ata tenipik ankarw

Kesipa naajo kore reteni naai nanu naidim atejo aa loidim naaji ataa lairemok kibooo naa ashu etayiolito naa naai ikoitoi naidim ataa kaidim aa ibunga naai tenkaraki enkijape, keidim naaji ilairemok, ore naai Ira olairemoni naa keidim naai ataa kibunga nkoitoi anaa kiboori enkijape toolkieek, amu etaa naa keetae ilkieek oiboirieki enkijape, matejo naaji too gwashen NAA keetae ilkieek oidimu aiboorie ena kijape, aa matejo naaii iata olshamba lino, matejo olapa le naapishana , amu keyiolo naa ajo kore Ilo apa le naapishana naa enkijape esapuk oleng naa keidim enaduoo kijape neerr inkishu, neer naai intake iltungana nemwayu iltungana irkirobini tenkaraki enaduoo nyoo enaduoo kijape, netaa naaduuo ketii reteni naidim ilairemok ataa keeta erishata edukuya, naa kengas aaku kore tenishe naa ilkieek loiboyo enaduoo kijape idim ataa ninche epik dukuyaa tiatua ilshambaii lenye amu nakata naa idim anoto idaikin ashua ntokitin etipat, ninye naai nanu adim atejo irereteni naidim atipik ilairemok amuu ore tenigwiki enaduoo kijape naa keidim ataa kepej irkumani enye nemitoki aisho metoisho, neeku ina toki naai nanu adim atejo, kayiolo neeyau ina kijape.

ore naaji nanu entoki nanu teneweji naa ilairemok ibaa naiza

Ore taa entoki nalotu ndamunot tenadol ena toki ore taa amu karra olgenz naa maandamano naidim ataaa kalotoki ndamunot amu kesipa ajo ore naa ninye naa jumatano etii ina maandamano niaku tenijo aingor ene wueji naa kaalotoki naaji ina toki ndamunot oleng amu njoo etasapuuka oleng too ndamunot niaku nena tokitin naaji aidim atejo olee tena ingorr naaji ene wueji aah kulo dukai sapukin ashu kuna taoni sapukin naijo naaji noo Nakuru ashu noo Nairobi ashu noo Eldoret ninche naaji idol tenewueji adolita naa enkumoi ooh ltunganak ajo kikumok oleng ashu keitashe rkulie nepoito rkulie ore entoki nalotu ndamunot tenadol kulo tunganak ee ijo duo loshi tunganak laa maandamano etiki naa kaitadamu ore naa entoki naajing ndamunot naa ena mandamano naatae tele osho lang le kenya nataa ore pee eji hee te nkiti toki nerasuni kesipa taadoi ajo ekiata esipata kake ina toki naaji nalotoki nanu ndamunot nchere ee maandamano etii kulo tunganak aah ina toki aitadamu ena toki niaku ina toki naaji nanu aidim atejo naati ndamunot tenadol ena pisha

Ore taa naaj onkoitoi naidim aiboorie ena nyamali ashu nguesi naaji naingial ilchampai naa keng'as naaku, ore nguesi naijo Kuna naa ng'uesin naijo dero. ore naa teninkes naaji olchampa, naa ekingas idero oopeny aayaki enyamali. amu ore keng'as aadoiki iladuoo paek. eoto, etoito ilpaek piipi. neeku kilepaki aapuo naaji aanya, aagilu irpaek paa kedoiki anya. orw eniare ekidim sii naaji iyekenyi nikiyaki enyamali tiatua olchampa. nepuonu iladuoo yekenyi niput olchampa, nikiyaki enyamali amu, kidim naaji ayetu nikiyaki oladuo shampa, nenya edaa. nijo alp aikes oladuoo shampa kitumitakita apa. ore eniare imotonyik. amu ore motonyik pee edoiki oladuoo shampa. nenya iladuoo paek. nemut. imotonyil taadoi naa kaitushulaa nkurlen. naitushalaa motonyik ake nabuuaya tentim. amu motonyik ake pookin. kake ore..naaji enyamali nikidim aayaki Nena naa idim naaji ataa iwosh olchani. amu ore pee iosh olchani naa ing'as aibooyo dero. nibooyo moyiaritin pookin

Oree naa nai inkoitoii nanu naidim atejo einyiala oloing'ang'e enkiremore ashuu einyiala naii ainyel enkiremore teenkaraki nenkipirta enkibelekenyata oloing'ang'e keng'asa aaaku ore enkijape nataa sapuk amuu ashuu ataa ore tiatua nayii olairemoni nataa ore enkijapee naa irkiyek nayii iloshi kiek nayii loyau inkampunini arashu ilaitobir iltung'anak arashu ilaitobir inkampunini oo nkwapi ee boo ninche naaji iidim aiboorie enaduo kijape ashuu iidim naaji atoosho olchapa pee iboyo inkijape nekuu entoki nayii naidim atejo oree naa enkibelekenyata oloing'ang'e netaa enkijape nayii iidim etaa eyaka iliremok enyamali tenkaraki naa ina siai enkijape ore eniare esiai naijo naji enkolong' kesapuk oleng' tiatua ilchapai amu oree peelotu enkolong' sapuk onleng' naa keidim atapejo endaa nepej olchapa sapuk meitoki tii nyee aishoo endaa metupuku tenkop aitobiraki matejo ituuno naji impuka neim enkumoyu oleng' idool intokitin naijo nena ore ebae ee uni naa enkare ore naa nayii enkare netaa ketoki alauu teweji amu keja alotu nelotu olameyu lenkare nelotu olameyu laa metumi enkare naokii pii tenkop pookin neeku oreyiet epuoi aitegemea intokitin naijo nena oree nayii enkae baee naa enchan amuu etaa keidim nayii ataa utesha enchan tele apaa naid ele likae idoolta entoki naijo nena neeku nayii entoki naidim atejo eeka enyamali.

Ore naa naai entoki naalotoki naai nanu indamunot enadol ena toki naa kepwonu indamunot intokiting kumok oleng amu keng'as naa aaku tenijo aing'urr ena toki naa store dii ena ashu ijo naai orkombe duo enoshi kata tookunda kutukie ang' naa enoshi kata ikesishe naa iyata enkaji nipik naai intokiting naa ninye naai aidim atejo ninye ena. Ore naa nai entoki nalotoki indamunot tene naa nchere eewuo olameyu neeku idipa ele airemoni aikesisho nepwo naa amu ekesishe kake endaa enotoki tene nepiki atea enaaji. Neeku naai ore entoki nalotoki indamunot tenadol ena toki na kalotoki enkiremore. Aalotoki enkiremore ena rishata taata mee enopa rishata naa lazima peitaari pooki toki aji. Kalotoki enkiremore e taata kuna ajijik naai, noshi ajijik naaijo ine greenhouse naitumiai teneunishoi. Ore entoki iare naidim naai ataa kaidim naai atolotoki entoki naijo naai indamunot enkiremore naai oo lairemok oibelekenye naa aipukunoto nemee ena taata nekitii aa nchere ketii ndaiki kuti tiatwa enkiti wueji kake aikindim naai ayaki faida sapuk alang teniun olchamba sapuk. Neeku ina toki naai aidim sii atalotoki entoki naijo enkibelekenyata naasitai ng'ejuk oondaiki

Ore naaji eng'eno nayieu pee as ena siai ore tene naa oltung'ani eturitoi tenkop ore ele naa orketira ele laa ijio duo eitu aikata eturi ore elairemoni naa keyieu niteru aun enewueji ore enewueji naa orketira naa ore naa eleketira naa ore pee enteru atur enewueji naa kepir naa Kuna kulupuok naa kitayu endaa sapuk oleng neeku ore naa naji eng'eno niyieu pee eyas ena mbae naa lasima pee etobiko najii aboitare elairemok laa keyiolo enkulupuoni napir laa keyiolo Ajo tenaun enewueji naa kaidim anoto endaa sidai neeku ore mbae nidim ataasa neeku oltung'ani otayiolo ewunore etobikoko oleng tenewueji ewunore ashu etaa eng'eno naje naipirta ena siai ewunore neeku enatoki najii aidim atejo etayiolo naa elairemoni ewueji naaji nitaki endaa ashu eitaki endaa napir netayiolo siierishat oo nkulupuok etayiolo enkulupuoni napir wenemepir ore sii ena toki naa lasima pee etobiko era olairemoni sapuk pee eyiolou enasiai

Ore naa naaji entoki naidim ataa kalotoki nanu edamunot Ara obo loo lairemok naa ore tening'or ena toki naa embosh nataa kegira ambulu ashu etaa kegira apuku naa ore naa amu etaa kegira apuku naa kitodolu Ajo kiterua kao kegira aishoo aku kegira apuku tenkop neeku ore entoki nikilotokie edamunot Tena naa etaa keeku enaduo daa ashu ereteni najii amu etosho naa enkop Nona natupukuo kakua reteni epik pee eyakikisha Ajo njere etaa enyia ena daa neeku enatoki naaji nalotoki edamunot njere kaji Aiko pee aiboyo orkurto kaji Aiko peetum enkare kaji Aiko pee etum olchani neeku Nena damunot naaji naidim ataa kalotoki edamunot tenadol ena ore sii aitoki kalotoki siiedamunot Ajo kapeku omboshok ena ashu kabilaa neeku ntokitin naijio nena najii naidim ataa kalotoki ndamunot njere kabila emboshok ashu kabila embeku naitumiai tenewueji neeku Nena tokitin naidim ataa kalotoki nanu edamunot

ore na entoki nadolta nanu teneweuji na maua adota ompukunot pookin. aaah amu ore teningor kuna, maua na keti impukunot pooki omaua na kadolta naji ena itodua enoshi kata naji teneuni maua ashu etae, naji eweuji namiritae kuna maua, ashu matejo naji tenilo enoshi weuji namiritae matejo naji tenilo eweuji namiri nemiri kuna tokitin naji imaua ,naa indim naji anoto eweuji na keti enkabila pooki neba ena nitumie,

Ore naa ena siai tidialo ang, netaa kisapuk amu, etaa ninye endaa ore ipoosho ake openy ashu, ah irpaek naa kikesuni, kikesuni eton enakata eton ah kegira aanapisho. Neaku ore ake pee enapisho peaku etaa keji enchiwaa nitaini nikajae nepoi amir. Naa ore naa inakata naa kitodolu ajo iropiyani itobirita oltungani mee naaji endaa naidim ataa kepikita store. Ore naaji ina naa, iropiyani naaji itobirita ele airemoni tine wueji. Neaku ore enaa ena siai naa kegira aitobirari tidialo ang naa, keretito irkumok amu, keretito ilaramatak loonkishu amu, ore naa ena naa endaa onkishu nataa etaa ready . Ore naa ena naa imashinini kuna naidim aidongo naaji ena mapepeni pookin, nidong nitayu etoki nasipa naa nche naaji epikakini inkishu nidim ainosa netumi naa kule oleng amu, ore naa ena toki meeta etoki naidim aibunga inkishu neme naanyanyukie kuna mapepeni. Ore taa amu, kepik olodua kake keret naa inkishu kake menyaanyukie sii enoshi kata tenetoyu. Kidim naaji ena amu tenipikaki enkiti naa kenyor inkishu. Kenyor inkishu pi naa, keret naa kirowua. Neaku naa naaji ore ena siai naa isapuk oleng tidialo ang naa, kegira aretu ilairemok kumok amu etaa kidim oltungani nikomboa olchamba lino neitayu irpaek lenyenak nelo ninye nidupore iyie naaduo mapepeni. Neaku ore ena siai isapuk tidialo ang oleng naa, kegira ilairemok adupore oleng pi ore ake.

Ee ore taa nai entoki ni amu ee kesipa taa kirowua tee ena kirowua tee ena oyie kirowua tee ena pii kake ore naa nai eniindim ataasa tene wuei inchere indipa atuunisho, indipa atuuno enaduo daa ino, nijo areshu enchan neeny elotu asha nirowuaju naa mbaa tine wueji amu ee itejo naa areshu enaduo shan meeu asha neeny naa elotu asha naa enireshito apa. Neeku naa nai ore enkoitoi nai niindim ataasa naa iindim nai ataasa enkoitoi naijo, iindim nai ataa itaaniki oreyiet litaaniki iti ine wueji, niindim atoosho nilo ainyangu engenarator ashu iwomonu engenerator nilotu ailepunye ina are natii ine wueji nipik oladuo shamba naake kiindim naa nai ina atareto nchere imbooyie nyoo hasara enaduo daa pee mi pee mikireu hasara amu ore piipik enaduo daa niindim nai ataa itipika enkare, nipik ene dukuya nimpa nimpump enkare nejing' ene dukuya, eni are, ene uni, ore ijo ebaiki eniong'uan ni matejo nai kinepu enchan niaku ole baati niindim aima ina hasara pookin. Kake ore tenitu naa iar metaa itu elotu enchan ina rishata muj ashu ina rishata muuj natii endaa ino enkop naa iindim naa nai aitumia ina are atoosho nai ina shamba enkare nitum, neeku enaduo daa etii nyoo ee ee eton itu esha. Neeku ina oitoi nai nanu aidim atejo iindim ai

Ee ekirowua enankae kake ore nkoitoi naidim serkali ataret iyok kira lairemok naa ore enkoitoi edukuya na kidim nai serkali ataret iyok naa ee kengasa aaku ore enedukuya na kisho yiok noshi mashinini naitamanaa enkare aitaman olchamba pooki ninche nai naiswami enkarebolchamba pooki nona tokitin nai ajo kidim serkali ataret iyok ore eniare na irkiek kidim nai ataa keret iyiol irkiek oibooyo enkijape ashu irkiek irkirk la keret iyook tenkaraki enoshi nyaru ashu irkiek oidim aibooy enkijape ore eneuni kidim nai serkali aidho yiok embolea ore embolea napisosionie enaduo daa ino pingataa nyoo itishat torok ore enkae kidik serkali aaku keturoki yiok ilturot pekitum enkare nikioshir ilturot neaku nona baa nai aidim atejo kidim serkali ataret iyook pee.

Ore nai entoki nalotoki ndamunot tanadol ena ore ena na ntaunu sapukin ashu nkwapi eboo nijo nai aankwapi eboo idim nai ataa nkwapi eboo anaa noonairobi na indim nai oltungani ayawa biashara ine neya oltungani ataa itesheta apartment nishet enkaji ino sapuk nibol biashara na kidim nai ataa mindim nai ataa meduo kuna tauni kutitik aa ore kuna namaa nkajijik naidim oltungani atesheta enkaji neaku ino duo emplot emany ltunganak ore dama nepuo siatin ore musho olapa nitum iyie ropiyani inonok neaku ina nai aidim atejo kaidim atesheta enkaji ashu ekindim aibungata kira aare ashu kira miet nikishet enaduo aji nabo nikiduporie kira miet atabol ina neret iyiol kingira ashet enkae nikibuku ambaka nikiaku enkampuni sapuk neaku inatoki nai nalotu ndamunot aa nchere mbiasharani sapukin naasa tenewueji ashu mbaa sapukin naasa tenewueji oropiyiani ninche adolta

Ore ena nai enabanidim atejo eyawua lameitin adoru tenarishata naijo nai tenishoi orpaek na kerangasa ajobaishu amu mwetae enchan keyau enyamali meralai ndakin metalai eunorw neaku endaa kiti nilipie uchumi nilepie bei orpaek amu teneaku nai kelauni irpaek ashu elauni enchanbna kengasa aaku kee ntokitin neye ndakini neaku ore loshi lewa otii reyeta la ketum enoshi aare nemedungo tiameyu tolari otiameyu na ninche nai oidim ataa kedupore amu ore pepuo aitau tolchambai lenye nepuo amir egol amu keaku naa enkinyangunoto ololopaek amueetae naa entoki nanyitae na keyau ilameitin adoru ashu tenelauni enchan kengas aaku temeshaoleng na kinyal endaa

Ore naa naaji entoki nanu naidim atejo ore naaji dupoto naidim ayau ena dungoto nadung'okini enkishu lalaleta aa paddocking naa ekidim ayaki eretoto sidai oleng amu keng'as akuu tenibung enaduo kishu enonok nidungudungoki elelaleta naa keng'as akuu kemitiki enkishu ebung moyiaritin amu mitoki naa nkishu ataa enoshi rukoto napuo Anya ewueji nenyaita enkulie shoo nedumu irkirobini nitasur enaduo kishu ementoki nabo ena keng'as sii aku miosho nkishu metasasita ashu metutungo kule keng'as sii aishoo nkishu afya sidai amu mee kiti kata pee kemuoi enkishu enono ore sii aitoki naa mitoki sii naaji aishoo enkishu mewa olamei amu ore epuku enkishu tele nejing ele kitampo Keenyaa eshukunyie enkishu ajing oladuo shamba oiterunyie enyakaa ashaa neeku edol Ajo mepukoo aikata Kuna kishu enono neeku tening'or ena dungoto olchambai naa keret enkishu amu misho aikata enkishu metupukoi ashu metalaita endaa nanya ore eipag tele nejing ele neeku kitodolu Ajo kegira Kuna kishu araposho

Ee ore taa enasia teningor akeyie emasia kaidim ateji kesapuk tenkop aang oleng amu ore enkesare enabna ijo nai ngano tine, matejo ntokitin nagira lairemok akeyie adol duo oshiake easisho tolchambai kulo ouni ngano neaku kebukokini nai nitau tidieiewueji niputi ntokitin nijo kuna nai aidim atejo kesapuk tenkop aang amaata nai engeno naipirta enabae kake kadol oshiake easisho kake itu akata alo anyikaki kake adolta ajo esapuk tidia kopaang na kadolta ajo egira lairemok adupore kuna tokitin amu ataa naa ore pelotu enkibelekenyata ngejuk keyieu ira olairemoni niya erishata ino ali aduaki keon niyoolou enikunu tenitumia keya duo nemetum erishata sapuk kake kaidim atejo egira lairemok adupore ena naa ketii si idialo aang na inatoki ataduo ajo kesapuk tidialo aang.

Ore naaji nanu entoki naidim atejo kadolita tenewueji naa nkuti benia ngiroin etodua duo enoshi tokitin naunikie irpaek naa ninche aidim atejo amu ore Kuna benia naata enkiti toki naitil amu adolita hoo naa kigero tee kingereza pinkgloves nadolita enkae naigero stock nadolita enkae naigero marigon neeku ena toki naaji nanu aidim atejo kadolita tenewueji njere tenijo aing'or keeta entoki naitasi Kuna tokitin amu tenijo aing'or kigero ena nigero edia neeku kidero pookin nadolita naa enkae naijio kitil naigero ninye free last year neeku kitodolu Ajo keeta esiai naitasi Kuna ashu keeta entoki nanapiekie amu ore enda naigero waste cost seeds naa kitodolu Ajo keeta entoki napiki Kuna tokitin aa kepiki nona kuti nganayio naisho ashu epiki doi ninye Nena tokitin stock

Ore naa enyamali naidim naaji nanu atejo keyau ena nadungokini nkishu ilaleta naa nchere, ee ore entoki edukuya matejo naaji, keyau Kuna kishu inonok ele shampa keng'as naa ayau Enyamali amu keyieu naa itudungo ele shampa sapuk. meyieu naaji naa itudungo ewueji sapuk neing'ial inkishu nepuo aaye. neeku enyamali sapuk Ina nikingas ayaki. neeku naa keyieu olchampa sapuk Ina entoki edukuya. ore eniare, ekeyiu sii dii enkare amu tenemetii enkare olchampa naa meeta naa enikaja. metumoki naa nkishu edaata esidai. neeku kaidim naaji atejo nanu ore enyamali naijo Ina, naa kidim naa naaji ayau enyamali amu tenemetii naa olchampa enkare. naa kitodolu ajo meeta naa eneesita tine wueji ashu, kegolu naa amu te tenintayu nkishu tine wueji keeku , enyamali Ina sapuk naidim atejo keyaki nkishu enyamali. ore sii aitoki ekeyau naaji imoyiaritin, amu ore. tenijo aing'or ekejo aaku ee ketii olchampa. ore ele shampa lino naa ketii nedung'idungoki nkishu naa ore epuku tele, eeta nkishu emoyian, matejo tele. nepuku tele nepuo eeta, nidur eeta. ore sii aitoki kemut nkishu enkop kepuku ilbaat laa keeta nkishu, neeku lelo baat kidim aibooi.

Ore naa entoki nalotu Nanu damunot tenadol ena toki naa kadol anaa egirae aitukutisho. eesitae duo entoki naijo, entoki naijo usafi naaji aitangejuk enkop, ashu entoki naa, keetae naaji ewueji naijo mashini, neeku keetae naai ewueji netonieki, intokitin naaji naijo ntokitin. ore sii ae toki, ekaidim naaji ayeu idamunot tenigira ake naaji aa aitukut enkang ino pee intalamaa kuna nguesin naanyiku naaji aajing ewueji neidinga naijo kunen. idero, ntokitin naijo nena. ore sii aitoki kaalotu naaji damunot entoki naijo enchetare. amu ore naaji teniyieu nishetisho naa lasima pee ingas aitukut ine wueji. pee itumoki naa ashu .neeku entoki naijo Ina naalotu nanu damunot tenadol ena. Toki. Ore sii ae toki naaji naidim atejo, kegirae aitukut ene wueji, compound naaji ena ae tukut e wueji enye

Kesipa naa ajo ore olola naa eidim aaku enotito ilairemok aa ilaramatak loongishu eimu naa ena nyamali olameyu matejo nai etuunishote ilairemok nija aunisho nelo naa nelotu olameyu neany intokiting ebulu etalaki naa enchan neye ingishu tenkaraki etalaita naa etanya naa esha nelau ngujit naanya neeku ore entoki naa nai naidim ilairemok aataa ketum njere etaa iidim nai ataa kedupore ninje entoki naijo ilturhurhi amu etaa naa keidim nai aitobira ilturhurhi looltunganak matejo nai aa onom ashu aa tikitam neidim nai ataa kepuo atumore neidim nai ninje ataa kedupore lelo turhurhi lenje amu mitoki lelo turhurhi aisho metuata ashu menoto nkasarani naijo nena amu ore peeta lelo turhurhi idim naai aipotu ilarikok ooje iidim aipoto serkali neret serkali eimu lelo turhurhi naa keidi naai anotito eretoto eimu lelo turhurhi tenkaraki meeta naa aitoki nagira aitegemea teneme lelo turhurhi ore eitobir lelo turhurhi looropiani naa keidim naa nai ataa keim ena kasarani ashu nyamalitin

Ore naa enakijape naponari nijo nai cotwo naponari enkata egirai aunisho naa kidim nai ataa keret nai lairemok tondakin kuna dakin nai niun tolchamba tenkaraki kelelek nai metaa kidimie ndakin peyieesioki ebulu ore enkae toki nai nataa kidim neret enatokikisho naa atejo entoki edukuya keret pebulu ore entoki eare na keret pemitoki aishunye enkarebtontona pemesieki amit enkare pemesieki aikaja asieki amit enkare enoshi aare napiki pemesiekini amit akemitiki si enkolong pemear enaduo dkin inono kemitiki itoi amu ore metii enkare aa sapuk enkolong na kejobamit enaduo aare natii abori enkop neaku kemitiki naa eishu enaduo aare ore enkae toki keret peebikie enaduo aare naata.

Ore naa nai entoki nagira aasa tenewueji naidim atejo egira aasa tenewueji na nchere ore entoki nagira aasa tene na enkare egira kuna kera aoku tenewueji amu tenijo aton aingor na enkare egira aaoku tene amu ore na ena na orkisima amu ore ninye duo egira kuna kera aponu atooku enkare amu ninye itamanaa kuna kera neilepunye enkar petum enkare napuo aoku neaku ore na tenewueji newoi ene naoku pooki ngae neaku engare egirai aoku tenewueji aa nchere enewueji eokunyeki enkare tenamurua ashu enewueji nai idim ena murua ataa etumieki enkare neaku ninye iriwari na enetipat teneripi enaare amu ore pepuo nkera adalare tenewueji na kidim nai ataa kear amu meeta entoki nayiolo neaku ore entoki nadolita tene na enkare egira kuna kera aoku na ee ninye naa adolta egira aasa tenewueji meeta si enkai toki nadolita enaare neaku meenkare nanga ake neaku kikararo neaku elio ajo etaramataki enaare neaku inatoki adolita egira aasa tenewueji neaku nchere etaramataki enewueji naokunyeki enaare.

Wore naaji nanu entoki naidim atejo asara nikindim enkibelekenyata enkijape tenoshi kata naaji eeunore arashu enkikesera naa maiteru te enkikasare naa naa ekindim naaji ayaki enyamali amu matejo naaji ituuno endaana ino newoo naaji etaa keji peekesi nelotu enkijape naaji wore paa asapuk enaduo kijape naa ekindiim naaji ayaki asara etaa naaji imiraki ilainyangak etaa naaji kejo ilainyiangak peeponu aaaya matejo enkolong naangorr neijoo aitayu tolchamba neeku sapuk enkijape nelotu apej olchamba nikiyaki assara kelotu si naiore temaalo eunore nakidim anai ataa ijo aun enaduo daa ino nakidimayu ataa enkare eyieu ake kake ore pijo apik enaduo aare kelotu aku enyamali amu ijo apik saa singine itipika enkare sapuk keer ake yie endaa mejo aishoo endaa ejo atum enkiti olong akeyie neaku idol ajo kinyel endaa oleng neaku ina toki

Ore naa naai mbaak nanu naidim atejo ashu mbaak naa niyieu piiyiolou naa ataasa ena siai naa ore naa ena siai naa esiai sidai oleng amu esiai naa iindim naai oltung'ani ataa idupore ashu ataa imbung' naa ore naai piyiolou ena siai naa indim naai ataa imbung'ie dii ormarei amu ore piing'orr iltung'anak kumok oleng naa ore ena siai naa keeta iropiyiani amu etaa teniyieu niata harusi naa tenemetii orfundi naai lekintobiraki inkilani naa keng'as naa aku penyo nitum nyoo, penyo nitum enaduo harusi ino metosidana ashu ore piyieu nilo naai enkuso naa lazima pee eitobiri inkilani ashu lazima pee ekusi nyoo, entoki naai napirta nara taata nkilani inonok. Neeku ina toki naai nanu aidim atejo enetipat ena siai. Kake ore ena siai, ore naa piiyieu niyiolou ena siai naa lazima piilo sukuul nilo sii naai, majo naai nanu iyiolou ake ena siai. Kesipa indim naai atayiolo kake enetipat naa naai tenilo sukuul aisomea amu keeku naa inakata naai indim atiripu entoki naa keng'warr pooking'ae teboo tenedol tendewueji aa kiidim naai pooking'ae ataa ore egira, igira naai alo idiewueji nidol enkila naitobira neji fulani taadoi oitobira enda kila. Neeku idolita ajo kiidim naa naai pooking'ae atang'warra amu inchere intobira ena kila aitobiraki tenkoitoi sidai oleng naa kiidim naai pooking'ae ataa meeta oltung'ani lemeng'warr enkoitoi nintobiria enaduo kila. Neeku enetipat ena siai oleng teniyiolou

Ore naa nai eniko enkibelekenyata enchan esiai enkiremore naa kaidim naai nanu atejo keer amu tenelo naa nai nibelekenya oling'ang'e nidol naa nai ajo kitadoyio enaduo siai enkiremore naa kear naa ilairemok oleng amu mitoki aisho ilairemok menoto enkolon naidim nai ainotie indaiki naidim naai aanoto ashu aa inkabilaritin oon'daiki pookin Neaku naa nai ore piidol enchan naa piibelekenya nai esiai enchan ashu rishat naa kesha naa keidim naa nai ataa kear esiai oon'daiki ashu kitadoyio enkiremore tenkop pookin niaku ina nai entoki naidim ataa keret naa teneji teneyiolouni enkibelekenyata oloing'ang'ang'e aah nchere keidim naai ataa eibelekenye nemoku iltunganak enkibelekenyata oloing'ang'ang'e nenyorhaa nchere aa imaniki naaai elotu aibelekenya aah ore oshi enkitanyanyukoto olapa liopishana naa kesha ashu olapa liopishana naa ketii enchan sapuk ashu enchan kiti naa kiidim naa nai ilairemok aaku keitumia ina kiti shan nedupore neunie in'daiki kake nchere ore peeku nai enchan nai naa kelotu near in'daiki neidim naai ataaku kear enkiremore neaku ore nai ena naa ore enchan na keidim nai ataa keret ashu einyal enkiremore kake ore duo sanisana naa keret

Ore naa naai enkibelekenyata oloing'ang'e naa kiidim naa naai ataa keponaa ng'wesi naai enkinosa, kiidim naai ataretoki ng'wesi metaa kiidim naai ataa ore akeyie olairemoni eniun enaduo daa ino nepwonu inaduo ng'wesi nemut enaa iyekenyi tenkaraki meeta naa endaa nanyita tidiwueji naa nchere kitodolu ajo ore eimu ina naa enkibelekenyata oloing'ang'e aa nchere keidimayu nelotu naai olameyu nidim ataa keyaki ntokiting, kelau ntokiting entoki nanya ashu elau naai endaa nanya tenkaraki, tenkaraki ele ameyu. Neeku naa ore eimu ele ameyu naa kedou naa amu meeta entoki naitoki aanya, nedou apwonu aiko aja, apwonu aanya ilchambai neeku naa ore epwonu aanya ilchambai nchere kereu ninche esumash kake meyiolo ninche aajo nyoo, hasara egira aayau ayaki iladuo airemok. Nchere, kitoki sii duo ayau naai enyamali naijo imwoyiaritin epwonu aitushulaki amu keetae imwoyiaritin naa ore pee enya enaduo ng'wes shamba lino nijoyie alo anya oladwo paeki aa ijoyie kedede duo enewuei nemededia, nijo aiko nji nikilotu ako aja, nikilotu ayaki imwoyiaritin. Neaku idol ajo ore ena nyamali kiidim naai enkibelekenyata oloing'ang'e ayau enyamali sapuk oleng ashu moyiaritin kumok oleng eimu nyoo, eimu ena siai olameyu aa nchere kelau naa pooki toki entoki nanya neeku entoki ake natii enya neeku

Ee ore enkibelekenyata oloingangi na kidim ainyala esai enkiremore amu kidim ataa ianyita olapa nijito nai keshaa elaapa nituno endaa ino amidol aj ishomo asara nikiyaka enyamali nai inasiai amu ingira ayaki enyamali amu indipa ataa itijinga irwteni ninyangu empeku ninyangu olchani neaku ore enkibelekenyata oloingangi na ekiyaki enyamali oleng amu mintoki atum endaa sapuk amu ijo aum oladuo shamba nibiru olchamba amu ituetum enkare naitosha nelau naa endaa duo katukul amu imaniki ijo aun oladuo shamba nitu itum embolea sidai nituitum enkare sidai nelotu aar olchamba esiaia enkure neaku ore enkibelekenyata oloingangi na kitadoyio enkesata ondakin tenkaraki easiai nalauni enkare nelauni enkare sidai neaku kitadoyio

Ore naa naai entoki naalotoki nanu indamunot enadol ena naa nchere, saparitin duo oleng' nadamu duo oleng enoshi kata naai iata esapari naje, nijing' olduka sapuk laijo naai ole Nairobi ashu Ole Nakuru ashu Eldoret naai oleng nijo naai ajo aing'orr naai neeku enoshi saai duo natii nyoo, naatii naai iltung'anak esiai irreteni naikwetitare duo, nakwetitareki iltung'anak tolduka amu ore naa olduka naaki busy ninye kila saa ketii, meeta naa oltung'ani lemekwetita neeku kitodolu ina nchere ashu akaitadamu naai ena toki nchere meeta oltung'ani lemekwetita. Kitodolu naai irreteni olduka ashu aa isaai naai olduka naai itodolu enatoki neeku ninche naai adolita amu ore eniing'urr tene naa atwa olduka naa ele naa ore naa oshi atwa olduka naa iltung'anak opwoita ake nchere ijo duo iltung'anak otii kila oltung'ani netii biashara enye yani duo ketii oltung'ani inkoitoi enyenak. Naa kitodolu nchere, ina toki nanu naalotoki indamunot nchere keeta iniloito ashu erreten naai iyata ashu itabolo biashara naai ino neeku igira aing'irtitu enkumoi oltung'anak meetu naai apwonu ainyang', nekipwonu ainyang' amu ore naa tenekumoki iltung'anak enaa saai ena naa nchere enyorr biashara sapuk neeku ina toki naai nanu

Ore naa nai enkibelekenyata oloing'ang'ang'e naa kaidim nanu atejo etara ngushu ainei tenkaraki eeh ore nai tenelotu enkibelekenyata oloing'ang'ang'e aa nchere ore enkibelekenyata oloing'ang'ang'e nabo naa entoki nai naijo olameyu Ore naa olameyu naa entoki naa nai nimim'booyo ashu aa in'dim nai aiboi kake ikijo nai aitirhishai atakama imbooyie neentoki niidim nai ataa idolu taa ashua miyiolo duo erishata naji kelotu kake in'dim nai atodua ajo etaa mi idim nai atejo mee alameyu ele amu imaniki ijo akonchi nesha enkiti nitoki alo neaku duo keetai irishat naijo nena nai kiidim atejo nkibelekenyat oling'ang'e Kake ore naa nai eeh etara naa ngishu amu ore piijo aingur olameyu naa kelotu neidong' ingishu pookin nejo dii amut pookin naa ore nai irhereni nias naa nai piijo aibooyo aah piijo entoki nataasa piibooyo nataa atayiolo nchere ataa kadung' ngishu metaa kutik anaa aiteru sii aikarhaki ilaleta tenailiinkar peetum ngishu metaa ore eipang' tele nejing elde ore eipang tele nejing elde aah nchere rherheni oolchambai kumok oleng ninche nai anyokita aas pee aibooyo ele ameyu peemitoki amut ingishu oleng'

Ee kaidim nanu atejo ore pingir kunamama napoito tenewueji ore nai entoki naijo nai ee ore nai entoki naidim atejo keloito aasa tene amu adolta enanapita enkerai nenapita enkare teshumata neaku ore nai entoki naidim atejo na inchere etipikaki kunatokitin napikita elukunya ijobm enkitukuto epoito inoshikata nibungita nai enkoitoi ashu ibungita enkoitoi neaku ijo nkangitie epuoito ntokitin nai nona nadolita egira aasa tenewueji ashu ingua duo orkasi amu ore na pingur enakerai irure tenkoriong engotonye neaku eningur duo nai ijo kitau kelakwa enasafari naingwa nyoo kulo tunganak neaku ore nai entoki naidima atejo ijo kitadolu ajo naa najo nai alakwa penyo nenapita enkiti kurma neaku inatoki nai adolita nagira aasa

Oree naa entoki nagiraa aasa tenewueji ashua enijo aingorr naa tene wueji naa osokoni taa ele naijo naaji ole Nairobi amu ore naa pee ingorr ele sokoni naa lobore olosho aahua obore ltunganak laijoo naaji lopoita nkangitie enye amu enijo aingorr eetae ltunganak opoita enaalo olopoito idialo naa tinijo doi ninye aingorr osokoni ele opoito naaji ltunganak naijo naaji lopoito nkangitie enye amu teningorr naa naji ntokikitin naijo nena adolita engari nanapita oltungani olola oyaita naaji apuo apik enkae gari imaniki in inyangua oltungani olola lenye neiroshi naa ele ollaa amu adolita enapitae te ntoki naijo kulibaro naijo duo kuna arrin nanapiekie lolan too dukai nchere enyangua ele ainyangani ashu ele customai olola naa tejo duakeyie Nairobi ena amu teningorr kuldo baasi naa kitodolu ajo ore kulo baasi loshi looji supermetro naa ninche naa kulo aaa ninche otii ele duka le Nairobi nadolita naa lainyangak einyangutua lolan lenye niaku epoito apik atua kulo baasi kulo olan metushuko aaya nkangitie metushuko duo aya wuejitin neifaa netii nena saai niaku naa naaji ore entoki nagira adolita tene nadolita ltunganak kumok nadolita sii ngarin nayaita ltunganak wuejitin duo naifaa nepuo

Ore naa naji oltungani oyiolo eninko tenibooyo naaji ena terit. musho. naaji enoshi kata etasha, nibok inkariak naai, eewuo naaji enterit sapuk oleng, nibok enkare ashua nibok naaji enoshi kata toolbaribarani naa, pee intobir naa enkiti barabara, naikaja, teniyieu taa naji neibooyo iina olbaribara, matejo naaji enturoto. matejo duo naaji nepaash enkare olbaribara, tenkaraki enaduoo nyoo, ashu enaduo terit nayewuo aibooyo time wueji neshum enkare. newku ore naaji enidim ataasa pee ioshoki ilmutaroni. pee ituroki ilmutaroni nai oota enkare atua oreyiet ashu intadoiki oladuo turoto. neeku Nena nkiboorot nias. nidim naaji atushuma enaduo are, neshuma Ina are tine wueji, naamaniki ninye naji epuonu ntokitin neok Ashu a matejo ore enaduoo are isuuji, teneoki ntokitin niterei aok

Ore ena naalotu nanu idamunot tenadol ena toki naa, we kajo naaji nanu adop anaa, ijo duo noshi, naijo naaji ore ene wueji naa keeku iropiyiani egira aitayu, matejo itijinga esiai .iyata iropiyiani te simu, neeku iloito naaji aitayu tiatua esimu, Nena tokitin naaji entoki edukuya naidim ayeu nanu damunot naa ore eniare. atejo naaji kaata, isimui naingiale, neeku kaloito maitobitlrakini. neeku naaji olfundi tenijo naaji aing'or enaani ijo enaitobirieki simui. naijo naaji enoshi aji naitobirunyeki isimui. neeku nena tokitin naaji naidim nalotu damunot. ore sii dii ae toki naa kidim naaji ena aataa. enosho kata naai kidim naaji ataa ijo duo simui egirae aitobir, ashu aa enoshi aji namirieki. keetae oshi taata nkuti ajijik naamirieki Kuna tokitin naijo naaji charger. naijo naaji n

Olee ore naa entoki naalotoki nanu indamunot tenadol ena siai naa enkikesare duo oleng. Amu ore naa tenijo airung' tene naa kegirai akut ena toki naji emaragwe, tenijo duo, ijo duo akegirai akut mboosho tenewueji. Neeku ina toki naai nalotoki nanu indamunot amu ore naa piira olairemoni ashu piira duo olairemoni oyiolo esiai naasita naa keleleku naa esia amu ore piidol naa ijo duo ore ilairemok, kulo tung'anak naa kegira aiko aja, ewo duo ena daa niaku enoshi, itodwa teneouku mbooshu neoshunu mboosho aoshu, aoshu, aoshu, ore eoshuni nikuti, ore eoshuni ekutitae, ore eoshuni ekutitae. Neeku inatoki duo naajo alotoki nanu indamunot amu kilotoki sii duo naai entoki naaijo iropiyiani amu ore naa naai peeku intobirita entoki naijo ena naa irpoyiani sii naai naapwonu indamunot inakata. Ore sii ae toki akeeku naai enkikesare, eidim naai ataa mboosho neidim ataa aitoki akeyie ashu ai daa akeyie egirai aoshu tene, egirai aakut tenewueji idipaki atooshu neeku ekegirai aakut peetumokini naa ategel enda shoto sidai wentorrono. Neeku ninye duo naai adolita kulo, kuna noomama eesita tenewueji piidim naai ataa ketumi amu ore nadii pooki toki naa peetumi entoki sidai naa kiidim naai ataa kenyorr enkong'u. Neeku ina naa peekutitae peetumi naa, peetumi ategelu entoki suuji we sidai. Neeku ina toki naai nanu adamu tenewueji aa nchere, enkikesare taaduo oleng aa etumi naa iropiyiani neeku ina

Ore naa nai entoki nalotoki indamunot tene wueji naa ee osokoni na nai ele aa adolita naa noomama adolita emama natii ene nanapita ninye enkerai enye negira amir intokiting enyenak tosokoni ijo tu kitunguu tenijadol naa ore naa nai entoki nalotoki ndamunot naa biashara amu ore naa piata enkiti daa ino matejo naa nkuti kwashen nkuti kitunguuni nkuti puka kuna tokiting nanyorinyori niidim nai aawa osokoni nilo airhagie tenkop nepuonu naai keeku naa nai ore peedol pooking'ae time wueji naa kiidim ayeu aikaja ainyang'a Ore nai entoki nalotoki nanu indamunot tenadol naa kuna pishai amu kadolitaa naa enamama ijo osokoni sapuk etii negira aibung' enkerai enye negira aisho ele kastomai njere inyangua ele kastomai olkilo obo Niaku ina naa nai ore entoki naalotoki indamunot naa biashara ake amu sidai naa biahara amu iindim na nai anoto iropiani nimintoki aing'ur likai tungani niidim ataa itum iropiani niramatie olarei lino terishata naba enaa eniyieu niaku naa nai ore enatoki naa biashara naalotoki ndamunot sii tenadol ena mama egira aas inji neaku ina toki adolita nanu egira aasa tenewueji

Ore naaji enyamali nayimaa Ara olairemoni ashu kigira ayimaa naa kira liaremok naa matejo kelotu najii enchan ashaa ore pelotu ashaa nidim atoroo oladuo shamba lino neeku enyamali sapuk ena amu kiaku asara etaasa esiai epesho etaasa nintoki atum are toki tiatua oladuo shamba nitimira nkishu tenkaraki egiraaiteki Ajo oree pee eku etasha natum enkiti toki tiatua ele shamba ntokitin naijio Nena ore ambe yare kaidim najii ataa kelotu elotu oladuo amei neor enkishu neeku ore ropiani nijo aing'orunye oladuo shamba naa kegol oleng nelotu olamei neor enaduo kishu neeku enyamali sapuk oleng ena ae ore enkai toki kidim naaji enkera toki ayeu naijio epuonu ng'uesi ashu etae olchamba lino alotu etaa enkare shida neeku ore naaduo kishu naa kejo aku enyamali amu mitoki atum enkare tiatua enaduo wueji emaniki ejo adumgudungoki eladuo shambai nekuu enkare shida naa keyau naa ena enyamali sapuk amu mitoki enkishu atum enkare netum enkujit naraposh lee midol naa Ajo kegira naa ealiremok ayimaa enyamali naijio ena neeku ore naaji enkibelenyata oloingange naa kegira Ajo arr

Eh ore naa nai imbaa niyiu pii ias enabaye ashu piiyiolou enaa pee eninko pias enabaye naa meeduo lasima pilo nai sukul piiyiolou enaabaye, indim nai ataa itayiolo itaboitare oltung'ani oata eng'eno naipirta enasiai nemeata neeninko pimiyiolou nyoo? enasiai neaku ore naa nai piiboitare oltung'ani otaa eh etaasa enasiai terishata naado ashuu oshomo aisomea neenasiai nemeata neeninko pimii inkaja? Peemiyiolou enasiai kake, adol duo oshi nanu anaa enkarriyano oltung'ani ake neiko eneiko peeyiolou eneas eneiko teneas enabaye amu maniki ishomo oltung'ani nijo alo nai matejo ishomoo ishomo sukuul niyiolou tinishetisho, ashu ninko niyiolou enias eninko tinias enasiai, kake ore ijo alotu nijo alotu nai aas iyie tiatuaa tiatua emurua nii nitum oltung'ani oyiolou ake aibung'a ake duo eeh eitu elo eitu elo enaduo darasa. Neaku ore tinijo ing'orr neme lazima ake duo piilo sukuul piiyiolou ataasa enasiai indim nai oltungani atayiolo ake itonita ake nai abuoitare aboitaree likae oltung'ani otaasa enasiai terishata naado ashu isuake diiake niyiolou. Neaku meeduo nai meata duo nai entoki nijo italaa oleng' peaku iyiolo ataasa enasiai naa keji eitodolu ajo nchere eeh meduo nai lasima peaku iata entoki ashu mee nai lazima peaku itaboitare oltung'ani oyiolo ataasa, indim nai atayiolo ashu indim nai atoduaki.

Ore nadi enasia nakaidim atejo esapuk tenkopang amu maidim nai atejo kesapuk tenkopang amu ee orw duo to laremok otayolo enasia amu ituakata adol kake milau duo akeyie amu keetae ilaremok kutitik neatae ilairemok sapukin neaku kaidi nai atejo ketiiti kake indim nai oltungani nitum iropiyani neaku kaidim nai nanu atejo maidim nai ateno esiai nindim aitengenai oltungani kake ketumitumi neaku inatoki nai nanu aidim atejo kidim ataa melauni taatoi kake ore nai peaku ingira amanimanaa mealuni olairemoni obo nchere keas enasia ashu keyioloi ewoi namirikieki ashu keyioloi ewoi natumieki nchere kiyooloi ewoi namirieki keun ninche nitobir neyau osokoni neya poki ngae ore entoki naijo ena ekindim atareto toropiyani indim ainoto pooki toki naba anaa niyieu kake mealuni